ore eninko iltunng'anak lotii entumo lemegira airo peyie iro ainkilikuanu maswali ore ake piinkilikuanu nijoki poking'ae peyie ishoru majibu neeku mee oltung'ani obo kila mtu nitau enduata enye letaa duo etii entumo peyie etumoki poking'ae otii entumo airoro.

ore inkoitoi naatumieki enkima naa inkoitoi kumok nkoitoi napaasha amu idimi aitumia enkima oonkuk aapik inkuk oljiko ninoki nitumiay ina kima ore enkinyiang'a oonkuk netagolo oshi taata oleng arashu idimi aitumia enkima or gas ore sininye or gas naa keyieu siininye iropiyiani kumok piitumiai.

ore iltung'anak oiguran empira layiolo nanu tolosho le kenya netii orkijanai ashu orbarnoti oji Erick kapaito ore erishata natayiolounyieki ilo barnoti naa enkata apa peelo aisulu aaku ninye otang'oro ingooli kumok alang ilaiguranak pookin tina rishata ore likay naa oltung'ani yioloti enaa Michael olunga ore michael olunga neyioloi enaa oltung'ani oiguranita toonkuapi eboo naa ina ujuzi enye nagira aisho nena rishat.

ilimu ake ajo aata naaji sukuul naje nagira aing'oru nemayiolo enchoto natii neeku kagira aomonu oltung'ani lautaa neeku ore oltung'ani loyiolo enchoto natii nikiutaki enetii ina sukuul amu aloito abaiki inkera olalashe lai natii ina sukuul.